Ici nĩ bunda. Na ironeka igucĩtie mũrigo. Tondũ thĩinĩ wa mũkanda ũyũ ciohetwo naguo, hena mũgogoteni ũkoragwo wĩ thutha wohereirio, na nĩguo ũtũmaga bunda, igucie na, igahũthia wĩra. To rĩu mwakorwo mumĩte kũraihu, mũgaciohereria, tondũ bunda ta ici nĩ ikoragwo kũndũ kũingĩ kũrĩa gũkoragwo kũrĩa gũtakoragwo na kĩndũ ta ngari, nduthi. Bunda nĩ ĩgũteithagĩrĩria gũkuua indo ciaku, rĩngĩ uuma mũgũnda, ũgakuua waru kana mbembe, ũgatwara mũciĩ. Ũgathi kũgĩra maaĩ nacio ũkaigĩra mũgogoteni igũrũ, ũgatwara mũciĩ. Rĩngĩ ũkaruta thumu mũci mũciĩ, ũgĩtwaraga mũgũnda. Na nĩ igũgũcĩrĩria wega biũ. Na, wa keerĩ nĩ hakoragwo na kĩrĩa gĩcembe kĩohagĩrĩrio, cigathiĩ cigucĩti, igakũrĩmĩra mũgũnda weka wega mũgũnda waku wega biũ. Nĩ bunda ikoragwo na ũteithio mwega thĩiniĩ wa mũciĩ, igagũteithia gwĩka maũndũ maku, ũtagũtinda ũkĩhũthĩra atĩ gũtinda ũkĩgũra maguta wĩkĩre nduthi kana ngari, bunda nĩ ikoragwo ikahũthia wĩra waku, ũgakorwo wĩ mwega. Na maũndũ maku ũgeka ũgacĩire.